ĩĩ niĩ nĩndĩrona bata wa kũhũthĩra kadi cia bengi, tondũ kandi icio nocitũmĩke kũndũ kũrĩa gũtari na netiwaki kana kũrĩa gũtarĩ na netiwaki ciekĩrwo macini-inĩ cia bengi yao mũndũ no, kuogwo mũndũ no arutĩre mbeca handũ hothe. Na nyingĩ mũndũ atarĩ na thimũ , noahote kũmĩkua tondũ nĩkanyamũ ũngĩikia mũhuko na tikaritũ no ũhote gũkahitha handũ o hothe.